Irio ici ndacirora ndĩrona tarĩ matunda ma mũthemba wa thabibũ. Thabibũ cikũraga mĩigua-inĩ, kũoguo cituagwo wega na ũigĩrĩrĩki, ngacoka ngacithambia. Ndarĩkia gũcithambia wega na maĩ matheru, ngacoka gũcirĩa, na ndĩcirĩaga na njĩra ĩno, ngaikia thabibũ ĩmwe kanua, ngagucia cama ũrĩa wĩ thĩiniĩ kana tũmaĩ tũrĩa twĩho ngacoka ngate mbegũ na ikoro.